En wang' jowi mar KBC ema oganda ohero e piny Kenya. Ng'eny oganda ohero wang' jowi mar KBC nikech ochiwo lendo ma ong'ith kendo makare ahinya. Bende wang' jowi mar KBC inyalo yudo kata e seche ma ok ichulo decoda mari. Kendo wang' jowi mar KBC ng'ato ang'ata nyalo nene kata ok itimo chudo mari. Nimar e wang' jowi no mano mar piny owacho. Bende wang jowi mar ramogi, joluo ohero ahinya nikech omiyo gi mor maber ahinya kendo omiyogi mor ahinya kachiel koda puonj bende.

Ka ang'iyo pichani, to aneno miyo moro kochung' mbele, to chalni opuonjo jomoko. Kendo joma opuonjogi, bende, gin jomadongo, ma hikgi osekayo. Ka ang'iyo anono tijni, aneno ka en tich mar puonj ema dhi mbele e pichani. Bende, miyoni chalni puonjo jowetege. Jogi nyalo bedo ni gin jolony, kendo gitemo gidwaro ng'eyo e weche moko. Kendo ng'ani chalni miyogi tiegruok ma owinjore, kuom sector noendo ma gitiye. Bende aneno kompiuta e mbele jogi. Chalni jogi, ipuonjo, kaka ginyalo tiyo koda kompiuta, kata bende nyaka bedni gitimo nondro margi kowuok e kompiuta ma gin godo